Ore naa ena , piyieu nias ena siai naa keyieu duo nai naa isomea enkiti, isomea naa ena course eagriculture amu inakata naa ielewa ajo kaji inko pintobir ena toki amu mintobir naa miata, miata duoo engeno nindim aitobirie ena toki. Niaku ore nai entoki sidai naa keyieu naa ingas aaku iyata impuka inonok ningas naa aaku iyata, iyata, iyiolo, iyata naa nninye , iyata ina ngeno ashu iyiolo naa ninye eninko pinteru ena siai, matejo naa nai keiu naa iyata naa enkare metaa ketum naa kuna puka inonok enkare

Wore naa ena baye naa enetipat pee ias ira olairemoni loonkurman amu, wore naa piiyieu nintobir olchamba lino naa lasima naa pee iyiolo eramatata sidai. Neeku naa wore enaoshoto olchani naa kaisidai oleng' amu wore pee iosh enkurma ino olchani, kengas aaku irishe naa orkuso, nirishe imoyiaritin, nirishe enkijape, nirishe kuna moyiaritin akeyie kutitik amu kumok naanche kuna moyiaritin, nirishe enkijape, nipik dii pee ebulu asioki ashu eipilu pilu. Nirishe orkurso. Wore naa pee ipik ena pee iosh ena olchani kuna tokitin inonok, itiu duake sininye enaa enkiteng amu wore na pee iyieu niramat enkiteng, naa wore pee ejing ilmarshet, naa lasima pee intuku peepuko lelo mashert. Ashu lasima peaku inia entoki edukuya ningas aaku eramatata niramatita. Neeku wore naa siinye ele, naa wore olchamba naa lasima pee iosh olchani. Wore pee iyieu, lasima pee iosh olchani, lasima pee ingas aaku iata empompo ino amu miyieu naa ningar ilchanito naa wore pee iyieu ningas aas naa intobir olchani lino matejo itayiolo ajo kalo shani, eyieu ena mukunda ino pee iosh taata. Naa lasima pee iyiolou ajo korkurso, kolchani lorkuso ashu kalo shani, kolchani lenkijape, ninye eyieu ele ena toki. Neeku kadoolta ajo enetipat oleng' pee ias ena siai, piimbooyo imoyiaritin nimitiki isiaitin

Ore naa entoki nadamu oleng tenadol ena siaai naa ore ena naa kidimayu naa kegirae aakurroki olchamba, Ashu kegirae aairemoki olchamba naa ore naa ira olairemoni naa ore piidol enatoki naa lazima pii remoki olchamba lino, nidol dii ninye enkulupuoni ajo kaji ikununo. Ore enkae kengas ninye ena aitodolu ajo kaa kulupuoni ena nayieuni tiaatua ene wueji neeku naa kaitadamu ajo naa kadamu ajo kaa daa indim aatuunie ena kulupuoni ashuu kainyioo kaakop indim anotie ena kulupuoni ashuu kaingo piimbelekeny ore sii enkae naa ore paa ira duoo olairemoni sidai naa indim atuuno irkeek tena kulupuoni tenidol enkulupuoni nanyorr irkeek linono, naa isidai naa teniyiolou ina kulupuoni pee etumoki naa atubulu aaitobiraki.

Wore naa enasiai naa kesapuk naa enasiai tenaalo tenkop ang' amu, uh ara naa nanu ele naalo enarok naa kisaidia wore naa enasiai naa eisapuk oleng' te narok. Wore duo eunoto enkanu naa entoki etipat oleng', naa ekiud ekiun oleng' tolchambai sapukin, naa keret naa iyiok kira ilairemok amuu eekindim naaji ainoto iropiyani kumok oleng' nikiidim aibungie ilmareita, nikiidim naai aataret aisumie inkera, naa indim naii ainoto endaa akeyie niidim atun iidim nai ainoto entoki niidim ateretie inkera inonok ashu iidim dii ninye ateretie iltunganak amu sidai oleng'. Neeku enetipat oleng' enasiai naaisapuk oleng' entoki eisapuk oleng' temurua ashua tenkop ang' naingua nanu, neeku enetipat oleng'. Kake sidai naaji amu keret naa amu wore pee iyata, kake keeta sinye irishat amu keeta erishata nemeunoi. Amu kamaa nai tenemetii enchan ashu a nemetii enchan emidoolta naa ajo hasara iloito. Neeku enetipat naaji oleng' enoshi kata eowuo enchan, kake mee enchan duo nai sapuk kake enchan duo nai naa nemeduo enoshi chan naya inkulukok. Keyieu duo naji enoshi Shan ake duo sidai, enoshiake duo naitubulu inkaitubulu esidai. Neeku wore ena naa sidai oleng' naa aisapuk tenkop ang' oleng'.

Kesipa ore piyieu niyiolou enasia ashu eniko oltungani pisum enasia na ee lasima pisumia enasua lasima pitii sukul ashu lasima pitijinga darasa akeyie aituny metaa iyiolo ajo kai ikuna tenitumiai kuna tokitin ore enasia na entoki sidia oleng na iyiolou mbaa kumok etii siaitin onkaik nimintoki aanyu likae tungani mikungariki endaa ashu mikingiraki ropiyani amu ore ena kegirai aitobir eninko tenipik olchamba enkare ashu egirai apik aitumia ore ena na kepiki aitobiraki petumoki atanapa enkare petumoki ayawa nkwapi napaasha ore enasia na teniyieu niyolou oleng na lasima piyiolou ltunganak otaa engeno ashu embolokinoto enasiai mias ake oltungani oiteru ake aas nejia lasima piyiolo ashu isumea ashu itijinga darasa ashu lasima piata digiriini inasai metaa iyolo